Ma en bel. Bel anyalo rego aruwo godo nyuka. Bel anyalo rego atedo godo kuon. Anyalo, inyalo los kode mkati, inyalo los kode kong'o. Magi gigo duto ma bel itiyo godo

E kinde ma biro ka nyasae omia ot to agombo keto ka moro ma aketo kar tedo ma ber gi kar keno jiko en gino ma nyalo thungi ma hinyi gi oxygen mar makaa koro ber ka i kete yore kar tedo yore ma i kete to i tedo mbele ni kucha a gombo bedo ni an kod gas ma anyalo tedo go ma ber ma ok thunga

Gik makelo mor gin bedo kanyakla achiel kaka joka ng'ato, rito luor, bedo gi tim makare, konyruok, goyo picha kanyakla achiel, bedo e tuech achiel, mago gin gigo makelo mor.

Sigana mar equity bank nyiso ni anyalo bedo gi kar keno ma a kete gi moro matin matin to bange ka osechokore to agolo kendo a kao akonyoragodo moloyo ka akete oko to abiro kwanye ma oko dhi konya ma e ber mar Equity ahero tij ni kech okonyo ji mangey gi pesa kata in mana gi pesa moro matin to ochokore ni maber ma i nyalo timo go gi moro maber en bedo gi rieko.

Ka kela e puonjo ngato mondo obed mariek e seche duto ma o tiyo gi simu ok owinjo ongis ngato pin mare ok owinjo oti gi simu seche ma ooro pesa ka ngato neno ngata ngata bende kik ongis pin mare nyaka obed motang seche duto mi otiyo gi simu.

Paro mara en ni adiera korka chike kod jogo marito chike. Thothgi, gin onagi, luor mar tim maber ,paro kod rieko ,e gigo maneno.

Ja ng'adna ja ng'adna rieko en mamana. Okonya gi paro kendo wechene muol. Ong'eyo ka an e chandruok kendo ohoya gi mor. Okonya bedo gi rieko e paro kendo owuoyo etimbe mabeyo. Ahero kaka orango ngimana.

Kaa mine gi ng'wedo chai. Gin e puoth chai. Kendo gin gi atongni ma gi ng'weto to gidire, giketo e ng'ee gi. Ma e tich ma gitiyo.

Gino ma biro e pacha kang'iyo pichani matut, taneno ni ma bedo japur motegno. Japur en ng'ano makiko cham mopogore opogore e puothe. En ranyisi mar bedo gi teko mar tich kendo paro mar bedo gi ngima maber kik kech kayi.

Ma en puoth nyanya kendo koro osegik wakati makoro ipone. Iponogi tiketogi e iponogi tiketogi e crate. Iyiero mochiek ok nyal pon gi te, kiponogi tee tiketho mapok otegno.

Tijni katimo, obiro tuda gi jogo mopogore opogore, kendo obiro puonja kaka owinjo awuo gi jowetewa. Kata obed ni en kido machalo nadi, nyaka apuonjra wuoyo eyo makare.

Gi ma pachi paro ma piyo ngiso ni obwongo ni osengeye kaka iwuoyo gik ma idhitimo ngiso ni obwongo ni en ma chalo nade

Ma en yoo manyasani ma i book godo SGR. Iketo ID namba ni kasto i book ni ginamba kom midhi bede, kas to ibiro yudo message kadonjo e simbi gi sami.

Ma en machine mar bede i keto card kasto i diyo pin bange kar pesa ma inyalo keto kata mi dwaro golo kasto i rwako pin thank you

Mo kwongo nyaka i bed gi fountain pen nyaka i bed gi rubber stamp ma i sendike mark, mark mar chiae ka chiae to gi kwan.

Ka ber to nyanka i nindi seche ma romo seche aboro otieno ka otieno tije ma itiyo nyaka i ngi ni itimo tije ma nade to ma romo nade gi seche bende nyaka i kete seche ma owinjore

Mokwongo nyaka ibed gi kret, ibed gi lo ibed gi jwala kod kod kothe midhi pidho. Kas tipangogi eyo makare mondo aluora onen maber. Ekitimgi eyo mowinjore..

Jogi obedo kaka anyuola kendo giriwo wigi kamoro achiel kuom hera, kuom parogi kendo weche duto magitimo, gitimo kanyakla kaka joka ng'ato.

Tijni ahero nikech kaok itiyo, kata kaok idhi e puodho to ok inyal yudo chiemo. Ka en kama odoye rabonde mondo kiny to oyude gino monyalo chamo gi nyathi moting'o eng'eyeni. Mondo kiny oyude kaka onyalo konyore.

Kang'iyo gini, pundani oting'o misigo mathoth. Oting'o gimoro amora manyalo bet ni nyalo chandi. Osone misike mopogore opogore, nyaka pi, oting'o te.

Aneno ni chiayegi ni kama otuo, kama onge kata lum maginyalo chamo. Ni lowo ema koro ginyalo nang'o mondo gi, gibed godo mangima. Ka en drought place.

Jogi tugo tuk adhula, kendo gin e pap ka mpira oketi, ludhe magiwuotho godo bende gin go elwetgi kanyakla achiel gi jowetegi bende mamoko karitogi edier.